Gaka nĩ karimũ na karimũ gakoragwo ge ka kanyamũ karĩa mũndũ aigaga mũthitho wake thĩini wa rũrĩrĩ ruitũ rwa Gĩkũyũ, na ũngĩrora haha karimũ gaka nĩta rĩ hĩndĩ mwene akahingũra na tũngĩona haha mwene nĩta aigaga makiri makiri kana aigaga mbia ciĩ mũthemba wa ngiri ngiri na rĩu karimũ nĩtakaihũrĩte na gakĩihũra nĩguo mũndũ agĩkahingũraga akĩone nĩ mbeca cigana akoretwo akĩigĩra.

Ĩno nĩ bamĩrĩ eeh na nĩ mũtumia wĩna ciana ciake ithatũ na ĩno ĩkĩhuana ta nyũmba yao maikarĩte thĩ na nĩ thenema marakĩrorera, na thĩna nĩrakĩonekana nĩ thenema ĩkĩnyitĩte meciria mao mũno na rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ njiguaga ndakena mũno nĩ ũndũ nĩ menyaga bamĩrĩ nocikare na thayũ na cigaikara cikenete citekũrũa kana gũtarĩ na andũ a bamĩrĩ ĩyo marakĩrũa o ene kwĩ ene na ũndũ ũcio ũgakĩngenia mũno.

Ũyũ nĩ mũgithi na nĩ guo ũkĩhote gũthiĩ na mũgithi no nginya ũkorwo wũigĩirwo gĩtĩ gĩaku thĩinĩ wa mũgithi ũcio nĩ ũndũ nĩ gũkoragwo na mũtaratara wĩho na nĩguo ũkĩigĩrwo gĩtĩ gĩaku no nginya ũkorwo wa thiĩ thikũ mbere kana mathaa mbere wobici-inĩ ciao iria cikoragwo cirũgamĩrĩire mĩgithi ĩno nĩguo ũgakĩrĩha ũgakĩheo tigiti magagĩkũigĩra gĩtĩ gĩaku thĩinĩ wa mũgithi ũcio nĩguo rĩrĩa wagĩkinya kana gwa gĩkinya mathaa ma gũgĩthiĩ ũgagĩkorwo wĩna handũ ha gũgĩikarĩra na ũgagĩkorwo ndũgakĩage kamweke ka gũkĩhaicha mĩgithi ũcio.

Rĩrĩa ndona biacara ĩno ya gũtũma na kũruta mbia, na kũigithia mbia thimũ-inĩ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mĩeke ya mawĩra ĩrĩa yonekanaga kumana na biacara ĩno. Na ndona ũguo ngakĩigua ndagĩkena mũno nĩ ũndũ biacara ĩno nĩkĩandĩkĩte andũ aingĩ mũno gũkũ Kenya na biacara ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na uumithio mwega na uumithio ũcio nĩ ũgĩteithĩtie andũ aingĩ gwaka mĩtũrĩre yao gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Na rĩrĩa ndona biacara ici, ũndũ ũcio nĩguo ũkaga meciria-inĩ makwa.

Rĩrĩa mũndũ akĩhĩtia kana agĩka rĩhia rĩrĩa rĩngĩtũma ohwo na nĩ tũgĩtue akĩhwo kana akĩruta baini ĩrĩa ĩkĩringa-inĩ na ihetia rĩake, nĩ endekanaga agagĩcoka borithi-inĩ ĩyo nĩguo agĩtherie rĩtwa rĩake mĩtambo-inĩ na rĩrĩa na ũndũ ũcio ũkoragwo ũrĩ mũhũthũ mũno nĩ ũndũ no kwĩyandĩkithia mũndũ akĩyandĩkithagia marĩtwa make na agakĩandĩka ũrĩa akĩ akĩrĩhire kana harĩa agĩthondekire kana ũrĩa akĩohirwo kana ihinda rĩrĩa akĩohirwo na nĩkũ akĩoheirwo kana nĩkũ akĩrĩhĩire baini ĩrĩa akĩrutire na agĩka ũguo nĩ agĩkoragwo akĩrĩkia gũtheria rĩtwa rĩake.

Ici nĩ mbia na mũthemba wa mbia ũrĩa nyendete mũno nĩ mbia ciĩ thimũ-inĩ gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda mbia ciĩ thimũ-inĩ nĩ atĩ mbia ciĩ thimũ-inĩ nĩ hinya mũno kũũra tondũ ona cia kĩũũra nĩ ũgĩteithagio kambuni ĩrĩa ĩkũragamĩrĩire mũtambo ũcio wa wa gũtũma mbia icio kambuni ĩyo ĩgagĩgũteithia gũgĩkinyĩra mbia icio na ona ningĩ ona wĩna mbia nyingĩ thimũ-inĩ citikoragwo atĩ na ũritũ makĩria atĩ tondũ tondũ cikoragwo wũigĩirwo thimũ-inĩ citirĩ na ũtitũ makĩria ta ũngĩringithania na mĩthemba ĩno ĩngĩ ya mbia ĩrĩa ũkoraga no nginya wethe nginya handũ ha gwĩkĩra nĩguo ũgĩkuĩre o korwo nĩ nyingĩ mũno bata wĩna thimũ onaciga atĩa kana atĩa ona cikorwo ciĩ ma mirioni no ũgũkorwo ũkuĩte thiinĩ wa thimũ ĩyo yaku mũhuko-inĩ no ũndũ ũcio ũkahũthia ũhoro ũcio wa mĩkuĩre ya mbia ũgagĩtũma nyende mũthemba ũyũ wa kũiga mbia thimũ-inĩ mũno.

Ũyũ nĩ ũrigitani ũmwe wa maitho ũra endelea haha nanĩguo ũkĩhote kũrigitana kana gũgĩtuĩka ndagĩtarĩ wa maitho no nginya wa mbere ũgĩthiĩ cukuru ũgĩthomere ũrigitani wa maitho, ũcoke ũthiĩ gwĩ thirikari makũhe rũtha rwa kwanjia biacara yaku ya ũrigitani wa maitho na matingĩ gĩkũhe ũtarĩ na marũa ma cukuru ma kwonania eeh nĩ ũgĩthomeire ũndũ ũcio na rĩrĩa wakĩgĩa indo icio igĩrĩ na gĩetha handũ haku, wagĩkombora handũ haku kana wagĩaka handũ haku harĩa eeh arwaru magĩgĩũkaga ehh gũkwona eeh noũgĩ noũgĩke ũndũ ũyũ.

Nĩguo ũkĩhote kwĩyandĩkithia kana gwetha gĩbandĩ gĩa Kenya, wa mbere nonginya ũgĩthiĩ wabici-inĩ cia gĩthirikari nĩmagũgĩkũhe kĩndũ gĩa kũihũria na no nginya ũgĩthie na iratathi rĩrĩa rĩonanagia kũrĩa wagĩciarĩirwo kana kũrĩa ũgĩciarĩirwo na makĩonanie, iratathi rĩu rĩteithagia kwonania mĩaka yaku na gũkĩmenya kana wĩmũKenya kana ũkiumĩte na nja na akorwo ũkiumĩte na nja no nginya ũgĩthiĩ na marũa ma kwonania wĩgũkũ kũringana na watho na kana nĩ ũgĩbuatĩte watho nĩguo ũgĩkorwo wĩ gũkũ na rĩrĩa wathiĩ na marathi macio merĩ nĩmagĩkwandĩkithagia magagĩgũteithia gũkĩgĩa kĩbandĩ na nĩ magĩkwĩraga ũgĩcoke rĩrĩa tuge thutha wa mĩeri ĩrĩ kana wiki igĩrĩ ũkĩgĩre kĩbandĩ gĩaku gĩkorwo gĩakiuma.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ toyũ nĩ atĩ, nĩ wega ũgwo thirikari ĩkĩoyete ikinya rĩa gũtũmĩra teknorojia kũhũthia maũndũ. Indo ciaku kana maratathi maku mothe marĩa makoniĩ thirikari mothe no makorwo maigĩtwo handũ hamwe, na ũndũ ũcio ũgagĩkorwo wĩ mwega tondũ, ona ũngĩte ona kĩndũ kĩmwe gĩaku kana iratathi rĩmwe rĩaku, no ũkĩhote kũrĩona wakĩingĩra mũtambo-inĩ ũyũ wa gĩthirikari, ũrĩa ũgĩkoragwo ũkũigĩire indo ciaku kana maratathi maku ma gĩthirikari mothe.

Ĩno nĩ kandi ya bengi, na kandi ĩno ya bengi nĩ ĩkĩhũthĩtie mũtũrĩre mũno nĩ ũndũ thĩkũ ĩci ndũrabatara gũtĩnda nginya ũkĩruta mbia. No ũthiĩ nduka ĩtĩkĩrĩte kandi ĩno, na nduka thikũ ĩci nĩ ciretĩkĩra gũtũmĩra kandi ĩno ũgakĩrĩha na kandi. Na ũndũ ũcio nĩ ũkĩhũthĩtie mũtũrĩre mũno na nĩ ũkoraga nginya andũ mena ngari ciao me ĩnyuĩrĩro-inĩ cia maguta magĩtũmĩra kandi ĩno mũno kũrĩha nayo maguta, na ũndũ ũcio nĩ ũkĩhũthĩtie mũtũrĩre wa a Kenya aingĩ mũno.

Ũyũ nĩ mũtambo wa thimũ ũrĩa ũteithĩtie arĩmi gũkĩrĩma kana ũgagĩteithia mũrĩmi gũkĩmenyana na arĩmi arĩa angĩ na gũkĩgĩa mataro na rĩrĩa arĩmi magĩa mataro ũhoro wĩgie ũrĩmi nĩũmateithagia gũkĩrĩma indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ na ũgagĩkora nginya indo icio nĩcira kĩhota kũmahe baita njega rĩrĩa magĩciendia na mũtambo ũyũ oho nĩ ũgĩteithĩtie arĩmi aingĩ kana biacara cia arĩmi aingĩ cia ũrĩmi gũkĩhingũka nĩ ũndũ nĩ marakĩhota gũkinyitanĩra na arĩmi arĩa angĩ na magakĩhota kwendia indo ciao mũtambo-inĩ o ũyũ wa ũrĩmi.

Ĩno nĩ macini ya kũrĩhĩra ngari rĩrĩa matereba menda kũiga ngari ciao mĩkĩra ya bara, na bathi ĩyo ĩtũmĩkaga nĩ ngari icio nonginya bathi ĩyo ĩkĩrĩhĩrwo na macini ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga nĩ matereba nĩgwo magakĩrĩhĩra ngari ciao, na rĩrĩa matereba makora ona hatarĩ na mundu ũrarĩhia bathi ĩyo, rĩrĩa marĩha kũhũthĩra macini ĩno gũtirĩ mũndũ ũngĩcoka gũuka kũhingĩra ngari ciao kana gũkĩoha ngari ciao nĩ ũndũ citikĩrĩhĩirwo. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio macini ĩno nĩ gĩtũmĩte ũhoro ũyũ wa kũrĩhĩra bathi cia kũiga ngari, macini ĩno ĩgagĩtũma ũhoro ũcio ũgagĩkorwo wĩ mũhũthũ mũno.

Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ ũyũ twakĩrora haha nĩ arakĩhe aciari ũtaro kũringana na ũrĩa magĩbatie kũrera ciana ciao nĩgup makĩgĩe ũgima mwega mwa mwĩrĩ na haha nĩ ara kĩmonia ũrĩa kiro cia ciana ciao ũrĩa cikoragwo ciĩ na bata na ũrĩa mangĩkĩmenya kũgerera kiro kana ciana ciao ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ kana he handũ marakĩhĩtia kana he handũ maagĩbatie gũthondeka nĩguo ciana ciao cikĩ endelee gũkũra wega na ũtaro ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata nĩ ũndũ rĩrĩa mũciari amenya kũrera mwana mwana ucio nĩ agĩkũraga wega ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Eeh gĩkĩ nĩ kĩbandĩ na gĩbandĩ kana ibandĩ ici ũrĩa cirakĩonekana nĩ cia andũ arĩa meyandĩkithĩtie hau gabere, kwoya ibandĩ nĩ hĩndĩ ibandĩ ici ciauma na ene nĩ magĩbatie gũcigĩra wabici-inĩ ya ya thirikari na bata wa gĩbandĩ gĩkĩ kana bata wa kwoya gĩbandĩ nĩ atĩ wĩna gĩnandĩ nĩ ũhothaga gũthurana rĩrĩa kwĩna ithurano cia atongoria na wĩna gĩbandĩ nĩ ũhotaga eeh gũtũmĩra motungata ma bengi na ndũngĩkĩhota kũruta mbia ũtarĩ na gĩbandĩ na gĩbandĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rwa Gĩkũyũ na gũkũ Kenya.

Rĩrĩa mũndũ akiunĩka kũgũrũ aah nĩhakinyaga hĩndĩ ya kũnogora kũgũrũ kũu rĩrĩa ara endelea kũhona na nĩguo akĩhote kũnogora kũgũrũ kũu nĩagĩbataraga mũndũ wa kũmũteithia kũnogora na mũndũ ũcio no nginya akorwo akĩmenya urĩa mahĩndĩ makĩrutaga wĩra na ũmenyo ũcio wa kũmenya ũria mahĩndĩ marutaga wĩra nĩ kuo gũteithagia mũndũ ũcio gũteithia mũrwaru ũyũ gũkĩhonanga na nĩguo ũkorwo ũgĩteithia mũndũ kũnogora mahĩndĩ make nĩ wega ũgagĩkoragwo na ũmenyo ũcio wa ũrĩa mahĩndĩ marutaga wĩra tondũ wakĩaga ũmenyo ũcio eeh no wĩkore ũkĩũmĩria mũrwaru makĩria.

Ũyũ nĩ mũrĩmi na ũrĩa tũrakĩona haha mũrĩmi ũyũ no hĩndĩ arakĩrĩmĩra mũgũnda wake nĩ ta ria arakĩmunyĩra na mũrĩmi ũyũ nĩ arakĩonekana ena kĩo kĩnene mũno, nĩ ũndũ mũgũnda ũyũ wake nĩtũrakĩona nĩ mũgũnda ũkĩhandĩtwo o wega, na nĩ mũgũnda ũrĩmagĩrwo, na mũrĩmĩ ũyũ akĩ endelea gũbacĩrĩra mũgũnda wake o ũũ aragĩbacĩrĩra eeh nĩ nĩ agakĩgĩa na maumithio mega, kana magetha make nĩ magakĩmũhe baita njega, ĩrĩa agagĩtua gũkorwo akĩmĩendia thoko-inĩ.

Wa mbere kwenja ng'ondu ti ũndũ mũritũ. Ũngĩenda kwenja ng'ondu bata ũkorwo na macini na mũndũ hakuhĩ nawe mũndũ wanenja ng'ondu agagĩkwonia ũrĩa ng'ondu yenjagwo. na nĩ wega gũkorwo na mũndũ ũĩ hau hakuhĩ nawe nĩguo ndũgakĩgurarie ng'ondu ĩyo na macini ĩyo, na wakĩrĩkia kwenja ng'ondu ĩyo rũa rũu rwa ng'ondu nĩ rwendagio. na wega wa kwenja ng'ondu nĩ atĩ, rĩrĩa ng'ondu yenjwo nĩ, nĩ ĩhotaga kwĩrigĩrĩria na tũtambi tũrĩa tũnyuaga ng'ondu thakame.

Ũyũ nĩ ũkĩ na ũkĩ wakĩrĩkia gũtho kuma kwĩ njũkĩ nĩ wendagwo ũkaringio aah ũkaringia warĩkia kũringia ũkĩ ũcio aah nĩ ũcungagwo wacunga ũkĩ rĩu no ũkĩ ũtũmĩre na kũruga keki kana kũwĩkĩra chai-inĩ kana eeh gũkĩhaka mũgate na ũkĩ nĩ ũkoragwo wĩ mwega na ũgima wa mwĩrĩ, mũndũ ona ũtarĩaga cukari nĩ akĩragwo nĩ ndagĩtarĩ no agĩtũmĩre ũkĩ.

Ũyũ nĩ mũciarĩ wĩna mwana thibitarĩ-inĩ na mwana ũyũ wake nĩ arakĩonekana nĩ akĩũmĩrĩte mũtwe wake, mũtwe wake nĩguo anga wĩna thĩna aah tondũ nĩ akĩohetwo mũtwe-inĩ na rĩrĩa ngwona mũciari na mwaka wake ethibitarĩ nĩ njiguaga thaa nyingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ njũĩ rĩrĩa mũciari ekwona mwana wake ee ruoinĩ onake nĩ akoragwo na ruo rũingĩ ngoro na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ngaakĩmaiguĩra othe hamwe tha aah na nĩ wega thibitarĩ ciĩkaga kũrigita ciana na njĩra njega

Aya nĩ atongoria a gĩ bũrũri na nĩ ũrakĩona haha makĩhuaha ta rĩ o hĩndĩ makiuma wobici-inĩ mũcemanio-inĩ na aah rĩrĩa ũkũmona othe me hamwe makoragwo maumĩte kwarĩrĩria maũndũ ma bata marĩa makonie bũrũri na maũndũ macio mangĩaga kwarĩrĩrio he ũndũ mũna ũngĩgĩthũka aah nĩkĩo rĩu ũrakĩmona othe me hamwe na makĩhuana tarĩ o hĩndĩ makĩrĩkia kwarĩrĩria ũndũ ũcio na nĩta ũndũ ũcio wa hinga.

Ĩno nĩ kambuni ĩrĩa nene biũ gũkũ Kenya, na kambuni ĩno nĩyo ĩkĩandĩkĩte andũ arĩa aingĩ mũno makĩria gũkũ Kenya, kambuni ĩno rĩrĩa ndamĩona kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ atĩ ĩno nĩ kambuni ĩrĩa ĩraingĩria baita nene mũno gũkũ Afrika na kambuni ĩno nĩ ya laini cia thimũ ĩtagwo Safaricom na raini ici cia thimũ nĩ cikoragwo na ũtungata wa gũtũma mbia na kwamũkĩra mbia, ũtungata ũyũ nĩguo ũkĩingĩragĩria kambuni ĩno baita ĩrĩa nene makĩria.

Aya nĩ jaji, na atuithania a cira aya nĩ marakionekana nĩ arĩa makoragwo magĩtuithania cira ĩgoti-inĩ rĩrĩa ĩnene mũno gũkũ Kenya. Na igoti rĩrĩ o torĩa tũkĩũi nĩ atĩ igoti rĩrĩ nĩrĩo rĩrĩa macira marema magoti marĩa mangĩ manini macira macio marehagwo gũkũ, na aya nĩo magĩtuithanagia cira ucio tondũ nĩo magĩkoragwo marĩ jaji igotinĩ rĩrĩ rĩrĩa ĩnene mũno gũkũ Kenya.

Ĩno nĩ bengi ya thirikari na bengi ĩno nĩ, kaingĩ nĩyo arutwo kana andũ arĩa makĩandĩkĩtwo nĩ thirikari marĩhagĩrwo, bengi-inĩ ĩno na bengi ĩno nĩkĩũĩkaine mũno gũkũ Kenya na ndarora no ta hĩndĩ ya gĩkoragwo ya kĩhingũrwo na nĩ hĩndĩ eeh ĩgĩetereire andũ magĩũke kũigithia mbia ciao kana gũkĩruta mbia ciao na bengi ĩno nĩ ĩhoketwo mũno nĩ andũ aingĩ.

Ĩno nĩ taũni ĩtagwo Eldoret, taũni ĩno rĩrĩa ndamĩona kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ gĩkoragwo na ateng'eri aingĩ mũno kana ateng'eri arĩa mateng'eraga ng'endo cia aa gũthiĩ kũraihu kana ng'endo ndaya maumaga taũninĩ ĩno, na nĩ magĩthiaga magagĩcindana nja wa bũrũri na makarehe thahabu nyingĩ mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio taũni ĩno nĩ ĩkĩngenagia mũno ndamĩciria.

Aya nĩ atongoria a Nyandarũa magĩokĩte hamwe magakĩenda gũkĩhoya na atongoria aya nĩ tũrakĩona nĩ ta andũ magĩtĩkĩtie Ngai ũngĩkĩona andũ mũkĩte hamwe kũhoya nĩguo makĩhoere bũrũri kana makĩhoere gĩcigo kĩao, nĩ kuonania nĩ atongoria matĩĩte Ngai na kũringana na mahoya maya ũrĩa marakĩoneka nĩ mahoya marĩa magĩkagwo rũcinĩ. Kũguo andũ aya marokĩre gũkũ rũcinĩ kũhoya na ũcio nĩ ũndũ mwega Kũiga Ngai mbere kana Kũiga Ngai arĩ mũhari wa mbere.

Ĩno nĩ yunibacĩtĩ itagwo Kabarak na yunibacĩtĩ ĩno nĩ gĩbundithĩtie arutwo aingĩ mũno gũkũ Kenya na yunibacĩtĩ ĩno nĩ kĩũĩkaine kũruta kothi njega kana kũbundithi arutwo wega na magakiuma mena ũgĩ na omenyo wa gwĩka ũndũ mũna kana ũndũ ũrĩa magĩthiĩte gũthomera thĩinĩ wa cukuru ũyũ na nĩ makĩonaga ma wĩra gũkũ Kenya nginya na nja wa bũrũri na notũkiuge cukuru ũyũ nĩ ũkĩrutĩte wĩra mwega na ũra kĩ endelea gũkĩruta wĩra mwega gũbundithia arutwo makothi.

Ĩno nĩ kambuni ya Safaricom na haha nĩ duka-inĩ ĩmwe ya yao na nĩ tũrakĩona hena andũ magĩũkĩte gũgĩteithio andũ aya makĩhuana tarĩ atũmĩri a laini cia Safaricom na mathĩna marĩa andũ ta aya magĩteithagio nĩ mathĩna ta raini kũra na kana raini kũruta wĩra ũrĩa gũbatie na ũkoraga kaingĩ mũndũ nĩ atũmĩte mbia kũndũ kũru kana ũgakora he mbia ciake arageria kũruta mbia ciake na citirauma mathĩna ta mau nĩmo andũ mokaga duka-inĩ teno gũteithio.

Haha nĩndĩrakĩona mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na nĩ agĩũkĩte kũhingũra thibitarĩ. Nĩndĩrakĩona ena atongoria angĩ anene anene na atongoria aya nĩ aruti a wĩra a bũrũri onao na thibitarĩ ĩno nĩ ĩrakĩonekana nĩ nene mũno, ĩno thibitarĩ ĩrakĩhingũrwo na thibitarĩ ĩno ũrĩa ĩronania nĩ thibitarĩ ĩrĩtũmagĩrwo nĩ thigari na rĩrĩa wona atongoria ta aya aingĩ ũũ mehamwe, kaingĩ ũkoraga thibitarĩ kana kĩndũ kĩrĩa marakĩhingũra nĩ kĩnene mũno na no tũgĩtue thibitarĩ ĩno nĩ thibitarĩ ĩmwe ĩgũgĩkorwo ĩ nene mũno.

Aya makĩhuana ta arĩ ateng'eri kana athaki arĩa magĩthakagĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na nĩ tũrakĩona nĩ magĩthiĩte ng'endo kana nja wa bũrũri nĩguo magĩthakĩre bũrũri witũ na haha nĩtũrakĩona makenete notũgĩtue nĩ magĩcindĩte kana nĩmakĩoete thahabu ta ũrĩa makĩoyaga kaingĩ na rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩ njiguaga nda kena mũno nĩ ũndũ nĩmenyaga bũrũri witũ no ũra kĩ endelea kwagĩra na no ũrakĩ endelea kũgĩa ũtonga na kumania na mathako marĩa mathakagwo nja wa bururi.

Maya nĩ mambura marĩa mekĩkaga rita, rĩmwe rĩmwe o mwaka na mambura maya rĩrĩa mekĩka thigari nĩ cionanagia ũtaaramu wao. Na haha ũrĩa tũrakĩona nĩ hĩndĩ thigari ciĩ kĩharo-inĩ, nĩ hĩndĩ cirakĩonania ũtaaramu wao wa ũthigari na rĩrĩa ndona ũũ nĩ ngenaga mũno nĩ ũndũ nĩ ngĩmenyaga thigari kana bũrũri witũ wĩna thigari aria makĩrutĩire kũruta wĩra mwega na kũruta wĩra kĩhinyio.

Ũyũ nĩ mũtumia na mwana wake, na nĩ tũrakĩona haha nĩ ta mwana ũyũ ataraigua wega nĩkĩo akĩrehetwo thibitarĩ, na nĩ tũrakĩona ndagĩtarĩ haha akĩmũrigita. Na bata wa gũtwara mwana thibitarĩ rĩrĩa arũara akarigitwo nĩ atĩ, thibitarĩ nĩ citeithagia mũndũ kana mwana kũgĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na rĩrĩa mũndũ arũara nĩ wega agagĩthiĩ thibitarĩ nĩguo agakĩrigitwo nĩ undũ ũngĩaga gũgĩthiĩ thibitarĩ no ũkore mwĩrĩ waku ũkĩendelea kũrehe thĩna na no wĩkore nginya ũgĩkua na nĩ ũndũ tũtingĩenda mũndũ agĩkue nĩ wega andũ magathiĩ thibitarĩ.

Haha nĩ mũndũ ũgĩkombete mbia na ũrĩa tũrakĩona nĩ akĩhetwo mbia iria arakombete ici cikoragwo ciĩ cia gũthoma yunibacĩtĩ na rĩrĩa mũndũ akomberwo mbia ici ah cithiaga, imwe cigagĩthiĩ cukuru iria ingĩ cigakĩmũteithia aah na mahũthĩro make ma o mũthenya na mbia icio cirĩhagwo thutha-inĩ rĩrĩa mũndũ ũcio ona wĩra na mbia icio nĩ citeithĩtie arutwo aingĩ mũno

Ĩno nĩ macini ya gũcenjia mbia na macini ĩno ĩhũthĩkaga rĩrĩa wauma bũrũri-inĩ ũmwe ũgũthiĩ bũrũri-inĩ ũcio ũngĩ, aah tũgĩtue mbia ciaku wacionete ciĩ cia bũrũri ta ũyũ wa Kenya, wagĩthiĩ bũrũri ũngĩ mũrĩmo, aah no ũhote gũcenjia mbia icio cikorwo ciĩ mũthemba, kana cikorwo cigĩtũmĩka aah bũrũri-inĩ ũcio wagĩthamĩra, na ũndũ ũyũ nĩ ũgĩtũmaga andũ magĩteithĩke mũno, nĩ ũndũ wĩna mbia cia bũrũri ũngĩ no ũhote gũtũmĩra ona wathama kuma bũrũri-inĩ ũcio ũrĩ.

Aah haha hena andũ erĩ arĩa makĩhuana tarĩ thirikari makĩritagĩra wĩra na mwena ũrĩa makĩrutaga wĩra ũkĩhuana tarĩ mwena wa kũrogota magoti na andũ aya erĩ he ũmwe wao ũrakĩheo kĩheo nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mwega na nĩ wega thirikari kana kambuni ikahega arutwo ao a wĩra iheo rĩrĩa maruta wĩra mwega nĩguo magakĩgĩa hinya wa kuendela kũruta wĩra ũcio mwega.

Ũyũ nĩ mũtambo wa bengi ũgwĩtwo SIDIAN na mũtambo ũyũ ũtũmĩkaga thimũ-inĩ yaku na nĩ ũhũthũ kũhũthĩra mũtambo ũyũ nĩ ũndũ harĩa ah ũrenda gũtũmĩra kana wenda gũtũma mbia kana kũruta no kũhihinya harĩa handĩkĩtwo kĩrĩa ũrenda ona ũngĩkĩenda kwonjorithia mbia o mũtambo-inĩ ũyũ no ũhote kwonjorithia na ah mũtambo ũyũ ũtũmĩrĩte gĩthũngũ kwoguo ũngĩhota gũthoma gĩthũngũ wega no ũhote kũhũthĩra mũtambo ũyũ na ũhothũ naa tĩũritũ na mũtambo ũyũ nĩ ũkĩhũthĩtie maũndũ mũno.

Wa mbere nĩguo ũkĩhote gũthima mũndũ ihenya rĩa thakame, ũndũ ũrĩa ũgwĩka wa mbere no nginya ũkorwo na indo icio iria ithimaga ihenya rĩa thakame, wa kerĩ no nginya eeh ũgĩkorwo na ũmenyo wa gũgĩthoma indo icio maumĩrĩra mamo na wagatatũ no nginya ũkĩmenye ũrĩa ũgũtaara mũrwaru ũcio wa thima ihenya rĩa thakame ũrĩa egũthiĩ gwĩka nĩ guo agĩikare ena ũgima mwega wa mwĩrĩ eeh gũthima ihenya rĩa thakame ndũkoragwo arĩ ũndũ mũritũ mũno na ũndũ o mũndũ angĩkeka angĩenda.

Ũyũ nĩ mwendia wa nyama na mwendia ũyũ wa nyama nĩũrakĩona haha nĩta he nyama agaĩcinaga kana agagĩcinĩra andũ nĩguo makĩrĩe, na mwendia ũyũ wa nyama nĩarakakĩonekena kũringana na mwaki ũrĩa aragĩtũmĩra mũingĩ nĩũra kĩona nĩtamũndũ ũkĩoĩ ũrĩa areka nĩta arĩ mũtaaramu wa gũchina nyama na haha nĩta he mũndũ arakĩarĩria mũndũ ũrĩa ũrakĩenda gũkĩgũra nyama ĩno ya gũcinwo.

gaka nĩ kana kanini, kana kahuana ta kena thayũ mũingĩ mũno aah twana tũkoragwo twĩ tũthaka aah na rĩrĩa ndona ciana kana twana tũnini kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa no kwona kĩũmbe gĩ thayũ gĩtarĩ maũndũ maingĩ, kĩũmbe gĩtehĩtie, kĩũmbe eeh kĩrĩa eeh gĩtarĩ na ũru na mũndũ na gaka kana wakarora ũguo no tarĩ o hĩndĩ karĩkia kana kanina mĩeri ĩtandatũ tondũ nĩũrakĩona maitho mako no hĩndĩ makĩhingũka na kana gaka nĩ kahuana kana gekeneri mũno.

Aah ũndũ wa mbere haha nĩũragĩbatara gũkorwo na cindano na nĩũragĩbatara gũkorwo na ũmenyo wa ũrigitani na haha ta ũrĩa tũrakĩona nĩ ta he mũrwaru na hena ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ ũyũ nĩ akĩhuana tarĩ thibitarĩ-inĩ makĩrĩ kwoguo nĩ ũragĩbatara gũkorwo wĩna thibitarĩ kana wĩ mwandĩke handũ thibitarĩ-inĩ kana wĩna thibitarĩ yaku nĩguo ũkĩrigite andũ, tiwega kũrigita andũ mĩciĩ-inĩ na no wega gũkorwo ũgĩthomete ũndagĩtarĩ kamũira wanjĩtie kũrigita andũ tondũ no ũkĩrigite mũndũ kana ũkĩmũhe dawa kana ũmũthece dawa ĩrĩa ĩtabatie naa akĩrware kana agĩkue na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio nĩ wega kamũira ũthiĩte kũrigita mũndũ ũgagĩkorwo ũĩ ũndũ ũrĩa ũrathiĩ gwĩka.

Ũyũ nĩ mũndũ arethamba, na bata wa gwĩthamba nĩ atĩ rĩrĩa wethamba, mwĩrĩ nĩ wũiguaga wacanjamũka, na mwĩrĩ ũgagĩkorwo ndũraigua ta wĩna mĩnoga, na rĩrĩa wĩna gĩko no ũkĩgĩe nginya mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na gĩko, ũguo nĩ wega andũ magethambaga o mũthenya o mũthenya, kinya nĩguo ũgakĩhota kinya gũikarania na andũ nĩũndũ nĩwakĩona rĩrĩa ũtethambĩte mwĩrĩ nĩ ũnungaga, ũguo ũgagĩkorwo arĩ ũritũ gũikarania na andũ.

Haha no tũgĩtue nĩ obici iria cikoragwo thĩiniĩ wa thibitarĩ, na thĩiniĩ wa rumu ĩno, nĩtũrakĩona hena mũrwaru, na hena mũndũ ũrĩa ũragĩbacĩrĩra mũrwaru ũcio e mwena ũyũ ũngĩ wa ũrĩrĩ, na nĩtũrakĩona harĩa kando hena ndo, ya gũthambia, na ndoo ĩno no tũgĩtue nĩ gũtheria ĩgĩtheragia kũndũ gũkũ, kũrĩa mũrwaru ũyũ kana , kũrĩa mũrwaru ũyũ aragĩthondekerwo, na nĩtwakĩona nginya ndirica nĩhingũre nĩguo akĩrehe rĩera rĩega.

Ici nĩ rori cibangĩte raini, na raini ĩno nĩ ĩkĩhana ta raini iria rori cibangaga nĩguo cigĩthimwo kiro, na rĩrĩa ciagĩthimwo kiro na ciakĩkorwo nĩ cikĩrĩtie kiro iria cikĩagĩrĩire, nĩcikĩĩragwo cikĩnyihanyihie indo iria cikuĩte, kana cigakihũrwo faĩni na rĩrĩa ciakĩhũrwo faĩni rĩmwe mwene rori nĩ athiaga hathara, ũguo nĩ wega marori magagĩbuata watho, na haha nĩtũrakĩona nginya matereba nĩ hĩndĩ magĩetereire nĩguo magĩthimĩrwo rori iria maragĩtwarithia. Na mwena ũyũ ũngĩ wa bara nĩtũrakĩona nĩho andũ makĩgeragĩra, aya angĩ arĩa mena ngari cia kawainda.

Ĩno nĩ nduka ĩrĩa ĩtongoretie gũkũ Kenya, nduka ĩno nĩyendagia indo na thogora mũbacĩrĩre. Na nduka ĩno rĩrĩa wamĩona, nĩukĩũĩ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ, wonaga o indo njega na indo cirakĩendio na mbei njega, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio andũ nĩ maumaga kũraihũ magoka gũkĩgũra indo nduka-inĩ ĩno. Na haha nĩtũrakĩona nduka ĩno nĩtarĩ o hĩndĩ yakĩhingũrwo, na nĩtarĩ hĩndĩ andũ marakĩingĩra gũkĩgũra indo.

Ĩno nĩ mĩbira ya gũbanga ũciari, na mĩbira ĩno kaingĩ rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ ĩheanagĩrwo ona cioro-inĩ cia mũingĩ, iria citũmĩkaga nĩ mũingĩ, na ikaheanwo nginya mathibitarĩ-inĩ, ma mũingĩ. Ĩkaheo aciari, kana ĩgakĩheo andũ arĩa makĩhikanĩtie, oma mayunibacĩtĩ-inĩ nĩũkoraga arutwo makĩheo mĩbira ĩno, nĩguo makĩgirĩrĩrie mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na kuonana kĩmwĩrĩ, kana makĩgirĩrĩrie nda iria citabangĩirwo.

Ũyũ nĩ mũmera ũrĩa ũhandagwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na mũmera ũyũ nĩ wĩkĩraga irio mũcamo mwega, na ũgagĩkĩra nginya cai mũcamo mwega rĩrĩa wagikĩrwo irio-inĩ kana cai-inĩ. Na mũmera ũyũ nĩ ũkĩendagio, na tuge nĩwakĩũhanda na wakĩũgetha nĩ ũkĩendagio na thoko nĩ ũmaga mbia njega, nĩ ũkoragwo na baita njega, na mũmera ũyũ nĩ wongagĩrĩra nginya thakame mwĩrĩ-inĩ, na rĩrĩa waũtũmĩra irio-inĩ kana cai-inĩ, wũiguaga mwĩrĩ waku wacanjamũka.